Ore ena naa keutu ajo keetae ireteni ogirai apik tialo olosho le Kenya tenabau olari loo nkalifuni uni are woo artam. Ore ena bae naa keutu inchere eimu enkotoi enkibelekenyata oo ntokitin ashu inkebelekenyata oo larikok neetae intokitin ong'uan napasha nenare nidim Kenya ataas eton eitu ebau ilo ari loo nkalifuni are artam.

Ore eunoto oo nkaitubulu tenakop ang, naa sapuk oleng naa enetipat sii. Ore ena aitubului ashuu ena masaai nidol ajo etoishe aiu ilganganayio sidai naa kumok eitodolu ajo etaramataki aitobiraki. Netuunoki sii tiatua ekulupuoni napir naa ina peyie eeta ilganayio sidain kumok. Eitu enya ena beneyio orkurto ashuu ewosh enkijiape naitoi imbenek tengaraki ore olairemoni netaramata aitobiraki

Ore enkijape e methene naa pooki ake eitadoyori tolmanyara naa teneuni impukunot pooki oorkeek tenkumoyi oleng'. Amu keetai inkaitubulu ashuu irkeek ooye ooyesishore ena kijape e methene tembulunoto enye. Naa ore oshiake irkeek iletipat tenkitukuoto enkijape sidai. Oree inkasarani naayau ema kijape naa kepik enkishui ooltung'anak batisho tengaraki keggam orgoo nilaikini aiyang'a.

Eunore oondaiki ashuu enkiremore naa enetipat oleng amuu keuwuangie osina nemintoki aisilig likae tungani pee itum entoki ninya. Teniun endaa ino tolchamba naa itumoki aitayu pooki kata ninya nitum ompaka enimir. Niaku ore ena siai naa enetipat oleng. Ore sii teneitushuluni aaun inkaitubuu napaasha tolchamba ana ore tene neuno cabage tenebo okitunguu neret aitopir enkulupuoni

Ore eduata ai teunoto odaiki tiatua enkaji e greenhouse, naa kesidai oleng. Kaitukuj nanu ilairemok olaunok loodaiki, peesishore enoitoi enkaji e greenhouse, egira aun idaiki. Amu, ore idaiki pooki nauno tiatua greenhouse, nemeeta olchafu anaa enkijape torrono, naidim atoosho. Kelelek si ing'adie imoyiaritin nayau enkijape, anaa orkurto, ashu ai ake torrono. Kesidain idaiki, nauni te greenhouse.

Ilarikok kulo tolosho le kenya nerikito Orais oldakitari William Ruto tenebo oloti lenye Kindiki, egira airorie iltunganak. Kejoitoi tenewueji peyie eboluni enkoitoi tiatua digital osiatin enyanak. Ore teneasishoreki naitoi anaa taa teneetai kupita kumok te sukuul ashu teneishori nkera isimui naisumare naa keitelelek esia oleng. Keiteng sii nkera metayiolo ntokitin kumok

Olarikoni lang' ele orais liapa lolosho le Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta ogira airdrie tung'anak, ore tene naa kegira airo egira aing'orisho negira aasishore nkaik enyenak aa enkoitoi sii ninye ina pee etumoki aatonig' iltung'anak lemening'isho niibung' orkilokuao ogorai aalimu Ore ena naa en etipat amu kegira olarikoni autaa oltung'anak lenyenak enaa enanarikino neeku kenare pee inining'i enajito ilarikok.

Tenetoni ilarikok tenebo naa keitodolu ajo keetae naboisho tiatua olosh lang. Egira kulo arikok aashipakino erishata endaa tenebo. Ore olpeny enkoteli keaku enyiangaki neilepunyieki siininye esiai enye. Enetipat oleng ena teneaku ilarikok enkitanyaanyukoto sidai egira autaa olosho. Naa teneningo doi ninye ilarikok nemeitoki atii eworo

Ore enkibelekenyata enkop metaa enaramatishoreki, alang' enkiremore, naa enetipat te nkulukuoni. Ore oshi enkulukuoni teneiremi tenkata naado, naa kiminie empiron tenebo enkirrushai enye. Niaku, keyieu si ninye nitokini aisho erishata, menyaaki ashuku kewon. Niaku tenibelekenyi metaa enaramatishoreki, naa ketumoki atisidana. Ketum sininche imali anaa inkishu, intare, onkinejik ewueji nitoki adaare. Niaku enetipat ena, tening'as aitasheyie enturore.

Osirua ele ogira alo dukuya lenkiama. Ore osirua lenkiama naa letipat oleng amuu keshipakino iltunganak enkibelekenyata oombaa tenkishui enye. Ore tene negira intomonok aashipakino enagirai ayama neishope tenkoitoi naitodolu orkuak. Neaku ore tena rishata ele sirua neyakini oltungani isawadini naarenet. Nagira siininye ashipakino egira alo ai roruata tiatua enkishui enye.

Ore Ecitizen naa enkoitoi ngejuk nayautua serkali peyie etumoki aataret iltunganak lenyanak, tenkoitoi taa naijo entumoto oo mpala naapueyieki nkuapi eboo. Eitelelia ena esia oleng. Ore enkai naa entumoto e satipikate of good conduct aataa eitodolu ajo imiata enkaruasho tialo serkali. Niaku ore ena bae naa enetipat oleng ata telaata oontokitin inonok

Ilaramata loo maua naa keesita esia sidai oleng ake kenarikino ore eunito netumoki aje sii atuun irkeek kumok tormanyara. Amuu ore eunoto oorkeek naa enetipat amuu keyau enchan neituku sii enkijape oloingange metaa meetae enkijape toronok naidim atipaka enkishui oltungani ashuu enoonguesi batisho tiai oitoi tenkaraki keisidai

Ore nkishu naa inetipat oleng tenkutaunoto enkijiape e methene amu imodiok ashu nkik oonkishu naa keesishoreki enitum nkumok oleng nitumoki aitayu nintobirr ewueji nipik ningenoo metaa biogas nitumoki anoto ina kijiape naji methane amu Ore nkishu naa kitayu imodiok kumok oleng nisulaki teniata isuam kumok teboo nabo tenisotu niasishore naa itum ataa inoto entoki..

Ore ena naa keitodolu eranyare naranyi tosirua le kiyama. Ore tosirua le kiyama naakeranya iltung'anak isinkolioitin oopaasha kake keisul keisulaki isinkolioitin lorkwaak. Ore anaa enikidolita tene ishopote pooking'ai tenkoitoi orkwaak nenapita inkikapuni naa intokitin naitasheiki ajoo kegira ninche aaibung'aa naakenyorr orkwaak lenye. Neaku ore ena kaitadamu ajo enarikino nimbung orkwaak lino amu keisi.

Ore enkaji entumo ebunke, naa irbunkei oshi loopuo atumo. Ore taa irbunkei naa, iloing'ua inkauntini pokira artam oisiet te Kenya. Ore te pooki kaunti, neetae orbunkei loitasheki constituency enye. Niaku ore irbunkei loopuo bunke, naa ikumok amu, kila kaunti nejo aata irbunkei obaya ong'uan. Niaku, enetipat ninye entumo orbunkei tenkaraki kepuo aimaki imbaa naipirta neret iltung'anak apa otegelutua.

Ore teneweji naa entumo atiiki. Ore tenatumo naa ketii erikore esirkali ,ketii sikarini tenebo olaitashekinok lemurua .Ore tenidol entumo natii larikok, naa kitodolu ajo ketii naboisho atua larikok tenebo oltunganak lemurua. Neeku ore teeeEgirae autaa iltunganak ashu aitengen nkoitoi eseriani otipat ,odupoto natum iltunganak oboita teseriani metii ilarabali atua.

Ilarikok kulo ashu ilaitashekino lerubata etipat tiatua olosho lang' le Kenya. Egira ninche airo, eimaki imbaa tenebo obarakinot naipirta erikore ombaa nanare neitaasi iltung'anak. Enetipat enabae enkiroroto olosho amu, kidimie iltung'anak menotito ewalata ontokiting nagira aitanyamal. Enetipat si kunda sipikani, nagirai aasishore anaa ne K24,peishoru irkiliku.

Enkinyang'are ontokiting itodolu ena palai, ah risiit taa nikinchori toldukai sapukin, anaa supermarket, naitodolu intokiting pooki ninyang'ua tenebo oropiyiani enye. Kitodolu si tenetii intokiting nikitudung'okoki, nitodolu aiger ajo, discount. Naa ore ena palai, nitodolu njere, tenelo nimin anaa iyata complain entoki pooki niiwa tene, ore enkata niyieu nishuk, naa ekiret ena peitodolu ajo tine inyang'ua.

Kaiatadamu ena ewueji ashu erubata naitasheiki irbaribarani tenebo ereware oongarrin tolosho le Kenya aa keji taa NTSA naa ninye naiteng'en iltung'anak enaiko tenasishore irbaribarani pooki kata ore sii ena rubata naa kitayu mabarakinot naasuji pooki kata niasishore irbaribarani pee eriipi enkishui oltung'ani ashu iltung'anak oosishore pee metumi batisho.

Ore ena naa keutu enkibelekenyata enkisuma eapa ,neetae taata engejuk naji CBC.Ore ena kisuma ngejuko naa kidimie nkera menoto engeno sapuk niteru areten entaisere enye teleleki. Egira Kuna kera aisumare komputa ashu aipad esimu taa sapuk enayauwa taa ena sirkali pee eitelelek enkisuma onkera ,nepuo aaku inedigital enaa enagira enkop aikunari.

Ore endung'oto orkeek naa batisho sapuk oleng' tormanyara amu ore irkeek naa keeta tipat oleng' tenkishui oltung'ani tenebo ondaiki ashu enkiremore, ore irkeek naa kibooyo enkulukuoni pee meya enkare enesha enchan sapuk kitopirr sii irkeek enkulukuoni naa keidim sii aisafisha enkijiape nibooyo intokitin torrok naidim aatarasaki enkiremore tolchamba lino.

Olmalimui ogira aiteng'en inkera esukuul enaiko teneasishore isimui sapukin aashu iPad. Eeta sii kuna kera naatii darasa barakoa ashuu enkarasha enkutuk. Keiatadamu ena enkata apa e korona naitanyamala seuseu nalulung'a. Ore tena darasa naa kelama inkera egira pooking'ai aton tolorika lenye. Neeta kuna kera pooki barakoa. Negira aaisuma easishore isimui enye sapukin naaitelelia neitisidan.

Ore tene wueji, naa ekidolita oldakitari loshomo inkang'itie abaiki iltung'ana egira alenoo biotisho oo nkera. Ene tipat oleng' biotisho enkerai kiti teneloonori pooki kata. Ekidolita tene ajo egira oldakitari ainining' biotisho oltau le enkerai easishore emashini naji stethoscope. Ore taa ena mashini, naa ninye nekindimie toning'o enegira aasa tiatua osesen le enkerai, tanaake kebioto tanaa eata enkipang'ipang' sapuk naake itumoki atoning'o ina.

Oldakitari ele logira hudumia enkerai ore tene netii ene kerai ang' keitodolu ajo ore biotisho oltung'ni naa enetipat teneleenori neaku ore idakitarini ewaita ninche eroruata etipata aapuo abaiki iltung'anak toonkang'itie enye neyaki embare e pesho amuu keetae itung'anak lemebaiki nemeidim ayetu sipitali naa ina pee enarikino nereti pooki ng'ae neaku enetipat taa embaikinoto ooltung'anak eishori embaare nalulung'a tiang'

Ore ena naa kaitadamu ajo eitabayie serikali e Kenya inkisiligat naatejo keisho inkera isimui naisumare Ore kuna simui netareto inkera pee etum enkisuma etipat Ore teneishoru serikali esimui naa keleleku esiai oolmalimuni eisum inkera nemeitoki sii ninche intoiwuo aanyamaliki ena tenkaraki keaku etareto naa niche sirikali enye

Ore ena naa kitodolu eweji neteretenaki pee etumoki ataasie entumo. Ashu enkitengenare, keitodu irkigerot otii isunta ajo enkitengena ebiotisho egirae areten tene. Neeku ore ena bae naa keutu ajo keetae ireteni ombarakinot naagirae aasishore tene. Naa ketii sii eweji neigeri enakata egirae aitengenisho.

Ore ena naa keitodolu ajo kegirai aaimaa intokitin pooki apa naataasate tenkata engelare. Neaku teneimari nena baa neyiolouni isidain naataasate tenebo o kuliek ake neitu epuo dukuya. Nedoli sii inkisiligat apa naaisiligishore ilarikok tenkata nagira aing'oru kura pee etumokini aitadamu peetumoki sii ninche aitabai anaa enaisiligie apa iyiook.

Ore ena bae naa ilarikok logira airorie olosho negira sii niche alimu imbaa naipirta iyiunot enye ketii ene iltung'anak intalip pooki netee sii iltung'anak kituak etii itaitashekinok oloarikok lolkiomani oo paasha eta sii ninche enamen ashuu enayiu neya erishata eliki olosho enetipat ena baye amu ekinchori erishata pee itumoki aimaki pooki toki niyiu nitoriori

Enkerai ena nagira arang ore eranyata ena kerai naa eranyata ekisasa naa egira iltung'anak awosh epishai ena kerai keitodolu ajo etishipakinote ninche eranyare ena kerai naa ore anaa enaikununo tenilotu aranya tewueji netii itung'anak kumok kumok niranya aitobiraki nintiship nishe naa itum iropiyiani nikintokini aipotoobkuliek mashoi pee itumoki anyaaki shomo aitishipa ninche

Kaitadamu ena nkatitin apa natii sukul esecondary .Ore kuna toyie negira ninche ashipakino enkata eboita tenebo . Ore nkatitin nitii sukuul nitumoki atayiolo inkera kumok , nitum ilchoreta tiatua sukul onkera niboitata tedarasa . Ketii ilchoreta nitumomo tesukul niakuku tenebo ompaka nindipidipi naa keretisho ilchoreta oleng tenkishui.

Embaare nagira alo dukuya tena ore ene naa sukuul amu Kelso olbao loigerokino esuntai egira oldakitari are enkerai osintano ore embaare naa enetipat oleng naa ina peyie enarikino nayae embaare atabaiki itung'anak too nkang'itie paa ore lelo lemebaiki ashu lemeidim atabau sipatali netumoki sii niche anoto enkishu natii biotisho

Kelelek enkitobirata ena amu ore ntokitin niyieu naa olchani litegelua pee itumoki atooju , ningas ake aituku iloshani , ningoru olchani opi , ninteru taa aoju , nintushul irkiek lobaa anaa iliyieu . Ore ake pidim atooshu niya metoosho enkolong pee itumoki taa aiteru aatasishore . Ore kulo kiek naa kebak imoyiritin kumok.

Kisapuk enasiai oleng tenkopang amu ore kuna aitubulu naa olchala ebulaki , naa ore enkopang naa keetae inkishu kumok oleng niaku kisapuk sininye olchala, naa teneaku ketii olchala netum kuna aitubulu ewueji nebulaki .Niaku ore ena naa kisidai teningor amu kitaa ormanyara metaa kenyori .

Empukai ena naibor neton aa kegira aiteru abaya ,ore pebolo nejia naa nkaraki neton eitu eidip atabai , neku ore enaitubului naa enetipat oleng . Kenarikino neramati , nishori enkare , neoshi olchani oiboyo orkurto tenebo wenkijape , neripi sii pemenya ingwesi naijo iyekenyi.

Ore teneweji naa enkitengenare nagira alo dukuya. Naa eibungita iltunganak kumok inkrdasini ,embae nautu ajo kegirae eitengen. Ore kulo tunganak negira aatoni tiabori olchani .Enaitodolu ena tipat olchani amu kishoru oloip. Ore kulo tunganak negira aikilikwana mbaa naipirta esiai enye.

Pooki ake pee eisho nkaitubulu inonok aiu irnganayio sidain ornganyio kumok naa teniramat irnganayio linonok aisho enkare ninoki enkulukuoni napir oleng pee esidanu.